Oreena na eramatare olukunguni ore na kuna lukunguni netiu ana ikenoyieki tonkajijik nadolta ajo ore kuna ajijik netiu ana kuna najo lashumba cages aa ore esidano ekuna ajijik na nchere ore ermatare onkukuni na kitelelek amu ore enkitotio neleleku ore esiai nisho lukunguni metaa meahomo amoyia metaa mengamu na imoyiaritin ore esiai na sidai amu kitelek esiai tenelo netii enamwoi na kesioki ayiolou olaramatani neaku ore enasiai na kesidai oleng neaku ore sii tenetumi irmosor nakemiri netumi ropiyani teleleki neaku ore enasiai na esiai nalelek na esiai sidai .

Oreesiai naishori laramatak isilen nkampunini netaa esiai edupoto oleng neaku ore mbakrikinot natipika nkampuni peyie esidanu esiai osilen tolaramatak ore enedukuya na nchere kishorutia erishata akeyie naado kidogo peyie naa menyamalu laramatak terishata nashukunye inasile ore enkae aa etetema nkampunini peaku kiti intrest anaa faida napuo atumie lolo aramatak tenepuo aya nona silen ore si enkae bae nanchere etudupote lolo aramatak to nona silen aa nchere ore rkulikae neshomoita aponaa stock aa nche neramatie si nona tokitin naata taanaa loirem lchmbai tanaa loramat inkishu nidol naa ajo netum imasaa naramatie nona tokitin terishata neaku enetipat enasiai oleng.

Ore eneiko peyie eret erewata oropiyiani tesimu ilaramatak ,naa ore ene dukuya ore ninye tenkalo ebiashara naa kitelek esiai ,amu tenelo nainyangu olarewani toki nelakwa naa keidim ake ataalaa tesimu neeku melasima peyie elo oltungani abaya eweji netii entoki nagira ainyangu, pee ishoyo ropiyiani, eidim ake ataalaa nena ropiyiani tesimu ,naa ore sii enkae kwa mfano ore egira olaramatani ainyangu olchani ,naaa keidim ake aterewaki ropiyiani olduka oota olchani naa peyei etum ake ninye ilo shani eidipa atalaa tesimu. ore sii enkae tenelo metaa egira olaramatani ainyangisho nemeeta change naa keret iropiyiani natii esimu amu ereu ake nena naa esiana duo nayieuni. neeku ore esiai erewata ooropiyiani tesimu naa kesidia oleng ilaramatak.

Ore ena nadolita tene, naa inkwashen, ore esiai enkiremore oo nkwashen te enkop aang' naa esiai natii abori oleng', ore enaishoo metaa etii abori oleng', naa tenkaraki metumoyu embeko oo nkwashen tena kop. Ore sii enkai, ore piitum inkwashen naa egol beii anaa ketii beii shumata oleng' metaa mee pooki tung'ana oidim ainyang'a. Neaku ore esiai enkiremore oo nkwashen netii aborioleng' tenkop aang'. Ore sii enkai baye, netiu anaa ore osokoni loo nkwashen tenakop, netii sii ninye abori, neaku dorop ake iyie esiai oo nkwashen tenakop, naa ore sii enkai ore imbaa oloing'ang'e anaa climate netiu anaa menyor esiai empoosho. Neaku ore naa sii ninche oasita esiai enkiremore oo nkwashen, negira naake aanyokita amu, malaini naa duo ilo obo oidim ataasa ina siai.

Ore tene wueji nadolita empukunoto empoosho naji Lentils te enkutuk oo ilashumba. Ore eneikuni peyie etumi, naa tenetumi empeko enye, neiremi tolchamba, ore te erishata oo ilapaitin okuni, nepuoi naa aikess ena poosho aina e lentils. Neaku ore ena poosho nemetumoyu te esiokinoto anaa te uraisi too nkwapi ake iye oolmaasai, ore ena poosho, naake etumieki ake iyie inkwapi sanisana oo ilkokoyo, neaku ore ena poosho naa inaalo eiremieki te esapuko, neaku empoosho ake iyie sii ninye ana kulie, kake tofauti naa ninye kidogo, naa kemelok sii teneiyeri, naa endaa e tipat too iltung'ana kumok.

Ore ena nadolita tene, naa empolea naitobirunyeki, emodioi oo nkishu anaa ntare, neaku ore esiai naasita ele tung'ani naa nchere, epikita ena polea naing'waa, intare anaa inkishu, ewueji anaa olmutaro, ounieki inkaitubulu, ore naa ena polea yioloti te enkutuk o lashumba anaa organic fertilizer, nemeata naa ninye chemicals naa empolea sidai oleng'. Keisho inkaitubulu metubulutu te esidano, neishipushipu, nekwetu, nepiru, neitodolu aajo, esiai sidai. Neaku ore ena polea naa empolea nemeata enyamali, nemeitanyamal enkulukuoni, amu eponaa esiai sidai enkulukuoni yioloti anaa soil aeration o soil humas, neaku embae sidai ena oleng'. Eishaa pooki airemoni neas ena bae, tolchamba lenye amu eponaa empolea nerip enkulukuoni, naaore inkaitubulu pooki nauni te enkulukuoni natii ena polea, naake esidanu oleng'.

Ore kuna nadolita tene wueji naa ilmosor, ore kulo naa ilmosor loo ilukung'uni, aa yioloti sanisana ana ilukunguni e grade naa ore ena siai te enkop ang' naa esiai naasitai oleng' iltung'ana kumok. Amu ore esiai eramatare o ilukunguni, neitodolua ajo esiai nalelek, amu meyaa olchamba anaa nafasi sapuk, neaku esiai ake niindim ataasa tiaulo ino anaa tiang', nemeitanyamal kulie siatin. Neaku kesapuk ena siai naleng' te enkop ang' amu meatai hoo enkang' niindim ashomo, nimitum oltung'ani oramatita ilukung'uni, neaku ore esiai olmosor, naa ketumoi te pooki aang' tinilo tena rishata. Neaku ore sii teena esiai oolmosor naa biashara sapuk tooldukai otii enkop ang' neitodolu naa ajo kesapuk sokoni, ena siai oolmosor.

Ore enasiai naloito dukuya tenewueji na enkiremore orpaek ore enikunari esiai enkiremore orpaek temuruaang na kirem lairemok ilchambai aitumia irmonyi anaa keetae ilaremok oitumia oltarakita anaa oltinga airemi lchambai lenye ore ake etiu nejia nitobir ilaininibneyau embeku nepik ninche ore pebulu nisember neramat ometaabaa ana neoku neaku ore enasiai enkiremore orpaek na sapuk oleng tenkopang amu ninye na emdaa nanyor olorere sapuk tenakop aang neaku kanyor sinanu enasiai amu ninye naibungita olorere sapuk tenewueji neaku kenyori oleng enasiai.

Ee kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tenewueji ore embae nalio tenewueji na enkare natii wuejitin natooroki nadolita ltunganak oota iltoi netiu ana kegira aass enkitotio osinkir ore kuja nidolita tene natii wuejitin napashipasha na yioloti ana fish ponds yiolo fish ponds na inkariak anaa nkititik motiok nasheti peyie eramatieki isingir neaku ore enasiai naloito dukuya tene na eramatare osinkiri nidol na ajo keti ltunganak onapita nona toi peyie itotishore aitoti lolo sinkir.

Ore engeno naisha piita peias enasia enkiremore ompoosho nanchere pingasa ayiolou ashu ailewa impukunot esiai oloingangi amu ore enkiremoto empoosho nemeyiieu enchan sapuk ashu akeyie engwaran sapuk neaku ishaa nielewa oltungani barikinot pookin naata enkiremore ompoosho neaku ore si enkae bae nayieu peas oltungani enabae na nchere pereten olchamba lenye terishata naishaa nerert si tenkoitoi naishaakino aa nchere ishaa naake nitobir enkulukuoni metaa aa sidai metaa ore peun embosho enye nebulu nkaitubulu tesiokinoto oteleleki neaku ore enasiai neyieu oltungani neyiolou nielewa mbarikinot pooki naishaakino peyie na ifaulu enasiai enkiremore ompoosho amu ore enasiai na esiai naata dupoto oleng.

Ore kuna nadolta tenewueji na nkishu empukunoto e jasi ore kuna kishu na nkishu ekule, ore eramatare onkishu ekule na peyie etumi kule naitumiai tonkangitie okule ebiashara ore na nkishu sidain nanyor nanu oleng tesiai ekule na nkishu empukunoto naji freshian amu na nkishubnaishoru kule kumol oleng na elepuni kule naidimi aitumia tiang netumi si kule naitumiai tebiashara neaku enedupoto oleng eramatare onkishu e freshian eitasapuk iropiyiani neaku na menyamalu olaramatani amu kidim ake aisumie nkera enyenak nitoki si atum iropiyiani naramatie enkang enye nebulaa esiai enye aaku enefaida neaku ore nake eramatare onkishu pooki ekule na esiaia sidai oleng.

Ore kuna nidolita tene wueji naa enkiremore empoosho, naa ore enkiremore empoosho, naa esidai sidai oleng' amu ene dupoto too ilairemok kumok. Ore ene dukuya, ore empoosho naa endaa, ore endaa empoosho naa nutrients naajo ilashumba proteins, endaa ina nashet osesen, neitobir osesen metaa eata biotisho. Ore sii enkai, naa ore empoosho naa keidimi aamir, anaa aaya biashara, neyau isentei, netum na iltung'ana anaa iloomirita iropiani, ore nena ropiani naa eidim ataaramatie aate, nelakie school fees oo nkera, neitoki sii dii ashetie inkang'itie enche, neidim ainyang'ie inkishu, neasie naa pooki siai naidim ninche nayieu aas, neaku ore ena siai naa ene tipat oleng' amu embae naata emaana naa embae naitishipisho, naa embae nashetisho amu ene dupoto oleng'.

Ore entoki nadamu tanadol enasiai naitadamu enkiremore onkaitubulu naji orkahawa ore orkahawa na ninche ejo lashumba coffee ore enkiremore e coffee na enkiremore naata faida sapuk oleng amu ore tenekesi kulo tokitin oji cofee na kemiri idipaki aikausha anaa ateren metaa kepuo osokoni neeta ropiyani kumok oleng neaku ore lairemok lenatoki naji Kahawa neeta oshi ake ninche enchipae amu ore temusho olapa ana erishata natipikaki neakuore enkiremore orkahawa na entoki sidai oleng amu keji ninye cash crop yani iropiyiani amu iropiyiani eji cash neaku ore pooki ngae peas enabae amu netum iropiyani naidim ataasie esiai enkang enye neramatie inkera nelaaki nkera schoolfees, ninyangu nkishu neramatie neas naake pooki siai naidim ataasa.

Ore ele shani otii ene wueji, naa ajo nanu Makadamia, ore olchani oji Makadamia, naa keitayu ilng'anayio ooji Makadamia fruits, ore kulo fruits le ele shani naake ile dupoto oleng' oleng' naa te siai e biashara, amu eata iropiani oleng', naa ore enkiremore ele shani anaa kuna aitubulu naji Makadamia naa esiai nagol amu mee pooki tung'ani oidim ataramata, neun ninche metaa nebayu anaa neitayu ilg'anayo. Ore ele shani naa keyiou special conditions naisaidia peyie ebulu, naa metabaiki neaku olcheta sapuk, nemeyou neony intokitin, nemeyou nelayu enkare nemeyou ilkuruk, neaku olcheta oramati aitobiraki, peyie naa eitayu kulo ng'anayo na oji Makadamia, amu ore olmakadamia naa keitumiai aitobiru iila, neitobirunyeki sii dii ilkeek, oramatieki iltamwoiya, o kulie tokitin kumok ake naata faida tialo enkishui oo iltung'ana, neaku olchani sidai oleng' ilo, naa olchani le faida sapuk oleng'.

Ore ena siai nalotita dukuya teneweji, naa enturore kadolita irmutaron otuturoki naa oltinka anaa oiltracta otuturo, ore entoki nidim eyieu neuni teneweji, naa orkikua enaa nkwashen ,amu ore oshi nkwashen naa keidim atuun teshumata ekulo mutaron naa ore siininye orkikwa naa keidimi aatun tendagumoto okuldo mutaroni oshomo abori nenukari tookun kulupuok. neeku ore ena siai naa esiai naitodolu ajo enturore eesitae teneweji, neitumiaki naa oltinka, neeku ore olepeny lena siai netiu enaa olairemoni oas esiai sapuk amu idol naa ajo olchampa sapuk ele oasieki naa esiai enkiremore.

Ore kulo lidolita teene wueji naa ilanderera loolpaek, eitodolu ajo eikeswaki ilpaek, nebeli, nepiki naa enebo, neaku ore esiai enkiremore olpaek, naa esiai etipat oleng' amu ore ilpaek, naa endaa tooltung'ana kumok oleng' tolosho le Kenya naa daa sii nalelek tumoto amu ore ake indim airemo tolchamba kiti anaa tolchamba sapuk, nidol naake ajo etumoi ninche te eleleki. Ore ilpaek naa endaa naa kejo ninye ilashumba staple food in Kenya. Neaku ore enkiremore olpaek netaa embae sapuk naloito dukuya tolosho lang' le Kenya netudupoiye sii aitoki tiatua ilmaasai, neaku ore eneikuni naa pee etumi ilpaek naa teneiremi olchmba, neinyang'uni embeku, neuni, neramati, nepiki empolea, neikenoori peyie naa menya ing'uesi, anaa inkishu o ntare o kulie naa neanyuni naa metabai erishata natoyu, nekesi ,nebeli neyai olting'a naa metaa impusiek, neitobirieki enkurma nainosi, neaku naa neija.

Ore embae nadolita tene wueji anaa imbaa nadolita tene naa intokitin natii shelves neitodolu ajo suparmarket ene wueji. Neaku ore suparmarket, naa ewueji natii intokitin anaa inalio tenewueji, anaa ilmaisurin anaa ilg'anayio ake iyie pookin, imukateni, etii intokitin naijo yorghurt, etii, adolita bulubant, adolita kule natii inooshi pakitini, o kulie tokitin kumok naanyor ilkastomani. Neaku ore esidano ena toki naji supermaket, naa ketii intokitin kumok, naake indim ashomo ataasa shopping ino, te eleleki, nitum ake pooki toki niyou, teina rishata, metaa mintoki alotoo iman iwuetin kumok, te taun, anaa tooldukai, aing'oru duo toki nabo, mo are anaa uni, anaa kulie kumok, neaku eitelelek ena siai biashara neiteleliaki iltung'ana rrishata naa meitoki aisumbuka, neaku adol nanu ajo enefaida sapuk ena siai.

Ore esiai naidim ataasa erubata enkisoma peeitodolu erisioroto entumoto enkisoma tolosho le kenya naa ore enedukuya, peeitodolu anaa aihakikisha inchere eteshetaki isukulini toowuejitin pookin olosho le kenya. Anaa ore te pooki county netii isukulini aah pooki wueji naishakino peyie naa etum iltung'ana pooki enkisoma. Ore engai baye neas erubata enkisoma pee eitodolu ajo ore inkayiok ontoyie netum enkisoma narisio. Naa ore ina neutu esiai naa ore erubata enkisoma neigero ilmalimuni aalewa onkituak terisioroto neaku ore ina neitodolu ajo ore esiai enkisoma neitorisioki tiatua olosho.

Ore esiai naidim ataasa erubata enkisoma pee eitodolu erisioroto enkisuma tolosho le Kenya, naa ore ene dukuya, pee eitodolu anaa aihakikisha inchere eteshetaki isukuulini too iwuejitin pooki olosho le Kenya. Anaa ore te pooki kaunti, netii isukuulini pooki wueji, naishaakino, peyie etum naa iltung'ana pooki enkisuma. Ore enkai baye, neas erubata enkisuma pee eitadolu ajo ore inkayiok, o intoyie, netum enkisoma narisio, naa ore ina neutu esiai naa ore erubata enkisuma, neigero ilmualimuni aa ilewa o nkituak te erisioroto, neaku ore ina neitodolu ajo ore esiai enkisuma, neitorisioki tiatua olosho.

Ore enkampuni ebiotisho naisaidia ilaturok nayiolo naa keji bare east Africa ore bare east Africa naa kisaidia ilaturok isho irkeek oosh inkaitubulu enye egira naa ninche aas esiai enkiremore ,ore ikeeek oota ina bare naa ikeek oibooyo anaa loobak inkaitubulu terishata enkijepe, orekeek ooar irkuruk ,orekeek oitoki sii aret nkaitubulu enaa embolea ikulie kumok ,neeku ore eina ambuni egira iasiadia ilaturok neitoki sii aisho advise autaa ilairemok eniko duo taata mee eramat inakitubulu enye .neeku ina ambuni nanu ayiolo egira apuo dukuya aas esiai ebiotisho enkiremore oontokiting naun ilaturok.

Ore tenaishori esile eloan peyie naa aasie esiai olchamba naa kaidim ashomo ainyiangu impekui naa ontokitin nayiolo ajo keeta iropiyiani tenikesuni neeku nairem olchamba anaa natur olchamba terishata siai, nareten , nayau naa nena tokitin pookin nayieuni , naun naramat aitobiraki naa tenkaraki amu aata iropiyiani naitodolu ajo aa keishiaa natum faida sapuk metaa ore tenalak esile nalek doi sininye okulie ropiyiani , niaku nena roruat nanu aidim aawa agira naa asishore esile eloan.

Ore tenipik eripoto enkampuni atua olchamba lino, anaa o masaa inono, naa kaidim nanu atejo meisaidia ina baye, amu, ore tenelo naa negila anaa neiteng'ela agreemenr ina kata niatata we enkampuni, nelo naa nenyamalu oltung'ani otaasa ina baye. Neaku manyor nanu ina baye oleng' amu elo naa nemewang' dukuya anaa nimiyolou intokitin anaa esiai naasayu nalo naa neyau enyamali, atua inna siai.

Ore entumoto eloan tenkaraki esiai enkiremore ,naa embae nagol oleng ,naa ore enaishoru ina naa ore loan tesiai enkiremore neme esiai naibala ,amu ore nena ampunini naishoyo loan naa mpaka neponu aadol ajo kaji doi ninye egira kwanza airem ele tungani ,ore etiu nejia ore pee edol neitoki ajur ajo kebaa ineweji ningira airem pee eyiolou esiana oropiyiani nikindim aishoo enaa esile .neeku melelek esiai entumoto esile eloon tesidai enkiremore tenkaraki naa melek esiai easesement nadolieki ajo kamaa ninye ata tenilo ninkesu enaa nintayu ntokiting niremo apa keidim aku keshuku Napa ropiyiani nishomo aomonu ,neeku esiai ena nagol oleng.

Ore esidano anaa hisabu oo iropiani te biashara olchamba, naa ore ene dukuya, ore iropiani naa keisaidia oleng' te esiai olchamba. Amu ore iata iropiani, naa indim atuturo olchamba lino terishata naishaa, ninyang'u impekoi te erishata naishaa, nias naa isiatin poooki naipirta esiai olchamba te enkishaakinoto. Neaku ore iropiani te esiai olchamba naa embae sidai oleng amu ore ituuno inkaitubulu inono, nindim ataramata iata iropiani, nindim atekesu intokitin olchamba lino iata iropiani. Naa ore iropiani tolchamba naa ninche ake naayau inkulie iropiani, amu ninche iramatie intokitin niremo tolchamba lino, peyie ore tenilotu amir nena tokitin, neyau naa kulie iropiani, neaku aisidai oleng' esiai anaa esabu oo iropiani te biashara olchamba.

Ore esidano anaa esabu oo iropiani te biashara olchamba, naa ore ene dukuya ore iropiani naa keisaidia oleng' te siai olchamba, amu ore iata iropiani naa indim atuturo olchamba lino terishata naishaa, ninyang'u impekoi terishat naishaa , nias naa isiaitin pooki naipirta esiai olchamba te nkishaakito. Neaku ore iropiani, tesiai olchamba, naa esiai sidai oleng' amu orre ituuno inkaitubulu inono, nindim ataramata, iata iropiani. Nindim aikesu intokitin olchamba lino, iata iropiani. Naa ore sii iropiani tolchamba, naa ninche ake naayau inkulie ropiani, amu ninche iramatie intokitin, niremo tolchamba lino, peyie ore ilotu amir nena tokitin neyau naa kulie ropiani. Neaku aisidai oleng' esiai anaa esabu oo iropiani te biashara olchamba.

Ore esidano ashu esambu ooropiyiani tebiashara olchampa naa ore ena dekuya ,ore iropiyiani naa keisaidia oleng tesiai olchampa ,amu ore iyata ropiyiani naa indim atuturo olchampa lino terishata naishaa ninyangu impegui terishata naishaa nias naa siatin pookin naipirta esiai olchampa tenkishiakinoto. neeku ore iropiyiani tesiai olchampa naa esiai sidai oleng. amu ore ituuno nkaitubulu inonok nitaramata iyata iropiyiani. nindim aikesa ntokiting olchampa lino iyata iropiyiani. naa ore sii ropiyiani tolchampa naa ninche ake nayau nkulie ropiyiani amu ninche iramatie ntokiting niremo tolchampa lino ,peyie ore ilotu amir nena tokiting nayau naa kulie ropiyiani ,neeku eisidai oleng esiai ena esambu oropiyiani tesiai olchampa.

Ore eninko peyie etum inkishu inonok ekule eripoto naingua enkampuni ,naa ore ene dukuya naa pee ilo iyieu angas airegesta tenkampuni naa naas ina siai ,naa ore sii enkae bae eishaakino neeta nena kishu inonok ormishire outu ajo nkishu nayioloi ajo ninonok. ore sii enkae bae neta nena kishu lebol neyioloi emua ,neyioloi Nena kishu ajo kule naaba oshi eitayu ,neyiloloi sii thamani ashu esiana onena kishu naa neyioloi mbaa kumok naipirta nena kishu. neeku ilo naake airegester tenkampuni amu kinchori enkoitoi sidai anaa naibala naasikoi ina siai ,nilo naake alak ata tena ropiyiani nayieuni nilak peyie iregesta nena kishu peyie etum inaripoto naingua enkampuni niton naake iyiolo ajo sidai esiai oonkishu inonok amu ata tenelo netum shida neeku eeta naake ina ripoto.

Ore dupoto naata ilooni enkiremore toolairemok kutitik naa ore enedukuya ,naa eitubulu ninche naaji ore tenkaraki amu meeta iropiyiani naitosha neret niche metaasa enkiremore enche enaa enaidim aatas naa egira ailepu akutiti omatabaiki eweji neishaa .neeku ore kuna looni enkiremore toolairemok kutiti, naa embae sidai oleng amu keret ninche naa keidim ainyanga ntokiting nemeeta neramat nena tokiting nebaa enaa eshuku nena tokiting faida naitoki aisho nena ropiyiani naalakie ina loon, nitoki ake aidim awaita enaake loon napwoyie dukuya esita esiai. neeku enetipata oleng tenetum ilairemok kutitik loons naasie esiai enche.

Ore ingolikinot naima lairemok eingoru looni nainyangunyie imashini enkiremore ,na nchere ore ene dukuya ebaiki nalau iltunganak looji garantus ,ore garantus naa oltungani lekintasheiki tenelo neitu ila ina loon naa ninye eidimi aatushuj baadae. naaku kelelek elau ilairemok oltungani oitasheki ninche epoitoi aya ina loon naa napuo ainyangunyie imashinini. ore sii enkae ebaiki naa ore eningoru ilairemok loon nainyangunyuie nena mashinini, nebaiki neishori loon nemeitemu naa esiana oropiyiani naidim ainyangunyie emashini eloon neeku nayau ina engolikinoto are. ore ake enkae bae naidim ayau enyamali enaa ngolikinot akeyie peyie metum ilairemok loon nainyangunyie imashinini ,nabaiki nelau netii akeyie wezekano neleu nena mashinini esiai nelau lelo airemok entoki nalakie loon ,neyau ina engolikinoto amu tenemeyiolo entoki naitoki alakie nalau.

Ore eneidim ainotie ilairemok ilooni naata gharama e abori, aidim atejo nabo epuo aing'uraa imbenkin naishooyo loan te interest kiti. Ore sii aii, naa keidim ashom aingurai ilkulie airemok naa otudupaitie ninche te esiai enkiremore, neisho ninche loan nening'okino peyie etuumie interest na kiti oleng'. Neaku nena inkoitoi naidim atejo peyie ewuo ilairemok kutiiti aing'urai tanaake eidim ainotie loan kutitik a,mu melelek ina siai.

Ore esidano emaesabu oropiyiani tebiashara olchamba naa keret oltungani oosisho tolchamba oleng amu ore teniata esabu esiai pookin olchamba lino , nindim naji aiririki pooki siai olchamba lino, iropiyiani naishiaa , neeku ore iropiyiani esiai olchamba nemeeta waste , neeku ishiaa ake pookingae osita esiai olchamba neeta osabu oropiyiani ebiashara olchamba. Oresiiae naa indim atooriki iropiyiani esiai olchamba poki siai tenkishiaakinoto , neeku ina nai aidim atejo .

Kaidim atejo keishaakino ning'as abaya enkampuni naitasheiki esiai eripoto oo inkishu, natii naa ine wueji neji Githunguri. Naa ore pee ibaya, nimparu, ninining'u ajo kainyoo naishaakino peyie iata peyie eishori inkishu inono eripore, neaku ore pee indip atoning'u, nilo naa aretena, nias anaa enatejoki, ninko aretena pias ina siai pooki.

Ore imbukui nanarikino neeta olaramatani tolchamba lenye naa kuna : eishiaa neeta balance sheet eishiaa neeta profit and loss account enarikino sii neetaake cash analysis book okulie kumok. Ore kwa mfano anaa balance sheet, nenarikino naa embuku naigerieki intokitin pookin naata iloshamba anaa iloaramatani ore ilo ,inabuku neutu sii intokitin naidim ataaku anaa esile naatae naake olaramatani tolchamba lenye. Ore profit and loss account naa ke embuku naitodolu tenake egira olaramatani atuma faida enaa egira atum hasara . Ore sii enkae naji depreciation naa embuku nautu tenaake egira aa adoyio eramtare enaa esiai ontokitin naata naa ore sii enkae buku anaa cash book neutu naa intokitin naidim ninyiangwa naa ninche naati inabuku neeku nejia etiu inasiai.

Ore eniko eripoto oonkaitubulu orashu oonkishu peyie eret ilaramatak pee eitasheki inasaa enche tenkata olamayeu naa nchere tenitodolu ajo memut ashu meishu nkishu enye nkaitubulu natii terishata nabo peyie naa eshumu inkulie netumi aishoo tenkata olameyu. oree sii enkae naa keishaa nerip ilaramatak nkishu kuti naiteru inkaitubulu naaba enaa natii ,amu ore terishata olameyu nelo naa ore nkishu kumok nelo nemeitashekinoyu nemeripoyu amu meitemu endaa enaa nkujit ,neeku ena embae naaidim atolimu nanu.

Ore eniko nkampunini oropiyiani peyie etum ayieunot oolaramatak kutitik naa ore enedukuya ,naa teneponu atua imuriuan neponu aparan lelo airemok kutitik anaa laramatak ,neitamok ninche imbaa enche enaa enaikuna peyie eishooyo oripiyiani ,naa ore sii enkae bae naa keidim ake ninche aishoo ilaramatak nkutitik sawadini naa naitiship ninche neitodolu sininye enyorata enye teninche ,ajo keijali naa yieunot enye ,neishoo naa laramatak kutitik ngufu enaa engolon nayieunyie ninche iropiyiani onena ampunini. neeku embae sidai tenedumunye nena benkin ashu nena ampunini oropiyiani, nepuo aparan ilatamatak kutitik pee etilaki naa airoro enaa eninguno tenebo naa nidol ajo embae naitudupaa ina siai.

Ore nkibelekenyat sidan nanarikino nedol ilaramatak egira inkampunini aishoru isilen enturore naa ore embae naidim atejo enedukuya neishiaa ilaramatak neas naa enturore anaa enkiremore nayau faida naa nanarikino. Enarikino kulo aramatak neas esiai nayau faida sapuk anaa neas enkiti siai naa keutu anaa keibala ajo eshuku iropiyiani . Neeku kaidim nanu atejo ore ilaramatak nemenarikino neitumia iropiyiani nanoto too nkampunini aasie esiai empesho neeku enarikino naake nedol esiai naidim ayau faida anaa naisho asio asioki naa petumoki ninche anoto iropiyiani. Neaku ore enchipai onkampunini naa tenedol ilaramatak oota induat sidan , induat naasieki isiatin nayau faida neret olosho.

Ore ingolokinot ena nyamalitin naima ilaramatak eingoru isilen eloon esiai enturore, naa ore enedukuya naaidim ateejo nanu nchere ,naa eidim ninche nelau iltunganak looji garantas. ore garantas na iltunganak oitasheki ninche tenelo nelaikino atalaak ina loon. ore enkae nyamali ,naa keidim naaji lelo oishoyo loon nemitiki enaa nemeisho ninche ilaramatak loon tenkaraki meeta ilaramatak entoki naibalunyie ajo ,amaa tenelo neitu elak ena loon neikoni aja. neeku ajo nanu ina enkae bae naaku engolikinoto. ore sii enkae bae neidim sii naa ore esiai nayieu ilotungani neesie ina loon nedolitae naake ajo esiai naidim ayau asara, neeku nayau ina engolikinoto natumieki ina loon, neeku naa engolikinoto aye naidim atejo.

Ore esiai eteknoloji tenkitobirata esiai endaa naa esiai etipat oleng amu ore technology naa eimu nkoitoi kumok napasha , ore enedukuya naidim atejo netii technology enkitumia omashinini anaa oltractor, ore oltractor naa kidim atuturo olchamba sapuk terishata nabo , ore sii ae naa ketii technology naitumiay imashinini aun empeku neun ewueji sapuk terishata dorop . Ore siiae naidim atejo nayawua technology naa enkitumia orkiek anaa kwa mfano round up anaa kulo kulie oitumiay aar irkuruk anaa peibooyo enkijape tesiai enkiremore neeku ore technology netareto oleng esiai entumoto endaa amu eyawua eripore endaa , neitudupa esiai entumoto endaa tesapuko , neeku kinosita iltunganak kumok endaa tolosho lekenya tenkaraki isaidia technology neeku ore technology sidai oleng tenchoto endaa.

Ore enaidim aikuna Kuna ampunini kutitik oropiyiani peyie eret ilaramatak tenkop ,naa ore ene dukuya naidim atejo naa peyie eisho ilaramatak ilooni naata interest kiti peyie eesishore naa ilaramatak nina loons aitudupaa esiai enche. ore sii enkae najo naa tenepuo kuna ampunini aret ilaramatak egira ailepunye esiai enye ,kwa mfano teneshetaki tenakata ilaramatak ana loonkishu nkititik wejitin neemirie kule enche ena neshetaki ilaramatak iwejitin neitumoki ninche aikusanya ntokiting enye anaa irpaek ena ntokiting akeyie pookin enche naba ana naikesutua toolchampai lenche. ore Nena baa ikulie kumok ,neutu ajo esiai sidai naas kuna ampunini kutitik peyei eret ilaramatak tenakop.

Ore esiai enturore netaa esiai napaashari tenena kulie pookin ,naa ore esiai entorire naa kepaashari tenkaraki ore eripoto enye nipirta ake esiai oonkaitubulu osii akeyie esiai naasita tolchamapai naa wesiai naipirta eramaatare ooswam. neeku kaidim nanu atejio kepaashari toonkulie pookin tenkaraki amu ore kulie naa kelo naiusu ntokiting naijo nkajijik ena ngarin ena akeyie biotisho. neeku ore naa esiai eripoto enturore naa kepaashari oleng.

Ore isilen sapukin naatumoyu toolaturok loolchamapi ,naa isilen naijo nayautua ninche tenkaraki imashinini ena oltracta. amu ore oltracta naa emashini nalaki ropiyiani kumok oleng peyie etumi. neeku ore esile oomashinini naijo nena naa sapuk oleng. ore enkae sile naaidim ataasa sapuk tenkaraki ilaturok, naa esile naaji naidim awaita ilooni peyie einyang ninche ntokiting naasishore ana kwa mfano ihemai enaa mbegui eshomo ayaunyie nidol naa ajo isilen nena sapukin naata ilaturok.

Ore esiai naishaa neutu anaa neyaa olturur le enturore peyie eitelelek entumoto ena siile, naa ore ene dukuya naidim atejo naa nchere peyie eibalunye ninche aajo olturur oirejistaki, aa nchere peyie eutu certificate nautu ajo olturur, laa eibala. Naa ore enkai bae, neutu ninche maindeleo, naidim ninche ataas, anaa maindeleo naidipa ataas oshi aikata, peyie naa eutu ajo kaji oshi eidip aikunaai esile oshi naidipaawaita opa te dukuya, naa kaji eikuna peyie elak. Neaku ore embae naidim aitelelia anaa naidim neitelelekaki ninche ina siai naa teneas nena baa are, o kulie kumok ake naishaakino, aa nchere enarikino sii naa ore ilo turur naa etii iltung'ana ariyak, oyiolo naa eneikunari naa ina sile, metaa keidim asho aatoolimu, nening'uno oloishooyo esile peyie naa eleleku ina siai.

ore iwuejitin naidim atejo atumie oshi nanu isilen peyie aramatishore tolchampa lai, naa ore ene dukuya naa irkulikae aramatak ake oosita esiai, eramatare. amu ketii irkulikae oosita esiai eramatare, neilepaitie ninche neeta ropiyiani oleng. neeku ninche alo aisilen peyie naa ashukoki terishata nikitoning'okinote. neeku ore sii enkae wueji naidim ashomo anotie esile, naa ilbiasharani, aa oisim aishooi esile oosita naake sii nnche kulie biasharani enche. neeku nena wuejitin oshi aidim anotie, esile naasie esiai.

ore enaiko peyie aibooyo batisho naimu eramatare eripoto ooropiyiani anaa enenkampuni, naa tenaibung' iropiyiani nalo ainyiang'unye aitoki, peyie naa eton aa saving kake netonita anaa asset neeku ore enhumare oo ropiyiani naa ebae naidim ataa enayau batisho, neku kishaa nena ropiyiani nepiki enkae siai nalo dukuya. naa ore pee eyieuni ake iropiyiani nepuoi amir ina toki anaa nitayini teina ae oitoi, natushumieki duo, metaa meigira oltungani aton, oropiyiani aa ninche ate.

Ore ingolikinot naimaa ilaramatak naa ore enedukuya naaidim atejo, kelo nalau lelo aramatak iropiyiani naasie siatin enche. amu eta nabaiki erishat neitu etum ilaramatak faida tesiai naasita ,neeku ina esiai naisho ninche metaa kuti enaa nelau ropiyiani ,ore enkae bae kelo nelau ilaramatak eneshumei iropiyiani encheamu ore iropiyiani oolaramatak naa iropiyiani naishaa neitumiyae ake poki kata neeku meishaa naji nepikita embenki, amu ore naa esiai eramaatare neyeiu ake naa tayari iropiyiani pee easishoreki, ore naaji changamoto naimaa siininche ilaramatak nelo neshum iropiyiani enche toombenia enche, nelo neiminie enaa nepurori enaa nepik enkae weji nelo nerikino neeku naa enyamali ina. neeku naa kumok inyamalit naima ilaramatak wesiai ooropyiani.

ee kaidim nanu atejo aata ilaretok lautaa te siai ooropiyiani. ore ile dukuya naa tenakaraki seminars oshi nikipuo nikitumo oltunganak kulo le NGO's loitamok iltungana eniko pee ees eramatre neitumia iropiyiani naata. neeku ore olikae turur neidimayu naa nira oltungani olo kanisa. naa ore oshi te kanisa nalo nanu naa kitamoki iltungank eneiko peyie eesishore iropiyiani enche. ore ina naa keimu enkoitoi naji stewardship.aa nchere kenarikino nitumia oltungani iropiyinani te nkoitoi naishaa, naa tenkoitoi nalo nedupoyu ninye okulie tunganak naa oota. neeku aata enatumie iltunganak. alautaa tesiai oo ropiyiani. ore sii ae wueji naa technology esimu aa nchere isum nikiutaa naa te google eninko naaji pee idim aitumia iropiyiani inonok pee iretie kewon niasie isiatin inonok. pee milo aing'iel nena ropiyiani.

Ore tipat ashu esidano tenetum olaramatani ina sile enturore naa kumok oleng. ore ene dukuya nidim atejio naa kelo olaramatani aitalala esiai enye enturore ,amu kelelek netii duo olchampa leitu ninye eirem tenkaraki naa imeeta ropiyiani ,kake ore naa pee etum in loon nees naa esiai nana enaa enayieu duo ninye.na ore sii tenaa olaramatani loonkishu enaa ntare ena kulie tokiting, nelo naa ake siininye aponaa esiana intokiting enyenak naagira aramat. nidol naa ajo enetipat ina bae oleng ,neeku naa dupoto neyaki ninye faida sapuk oleng .neeku sidai tenetum ilaramatak esile enaa ropiyiani kulie niadim aatoponai siatin enche pee etumoki anoto faida sapuk netum sii ropiyiani naalaki ena kuliesilen ,neponaa naa esiai dukuya esita ninche neshipayu tenaramatare enche.

aaa ketii mbarakinot naaripito esiai enkitookore oo nkaitubulu tolchampai .naa ore enikunari ina esiai enkitumiata enkare too wuejitin naaotoito. naa nchere idol ajo ketushumaki enkare, tooltankii anaa enkare natuturuoki tenkop aa nepiki ilpaipi naa peyie etumokini ai water inkaitubulu terishata natoyio enkop ashu tenkop natoyio. neeku orre ena siai, netipikaki nena barakinot naa tenkaraki irishat nemeyioloi naalo netoi enkop. peyie naa etum inkaitubulu enkare, netumi naa aanoto enkikesare enche terishata naishaa peyie metoyu sii ninche. neeku ore ebae naidim atejo eipirta ena naa nchere etipikaki mikakakti tenkaraki nena tokitin naa tolosho.

ore mbaa naatiipikaki ilchamapi peyie meeku kumok inkishu naadaari naa ore ene dukuya naidim atejo naa esiai efencing aa inchere etipika irparaakuo kumok fences, aa iwejitin eche pee iboyo enkumoi oo inkishu naamanaa, neeku ore inabaye nitodolu ajo, kishaa neeku kutik inkishu naa maanaa toowejitin adaa mincho emut enkop, amu ninye nayau enkop metoyio amu kidim inkishu kumok ainosa eweji neeishu inkaitubulu pooki tineweji, neleku enkulukuoni ake netoyu naa ine neeku kenarikino neyiolou oltung'ani inkishu enyanak eneba.